Aneno sunflower to kaneno gini to paro mabiro e pacha en pur mar sunflower. Sunflower en gima ber ahinya manikod ber mang'eny ahinya e alwora, en maua ma itiyogodo e loso mo mo mar tedo mamit ahinya kendo mani kod gik mabeyo ahinya e del.

Kasepone to aluoke maler gi pi, kaseluoke maler gi pi to ang'ade gi pala aeto agolo kodhi mantiere e iye koro eka achame, to seche machame, ok acham toke.

Nyanya iolo e seedbed, ka oseole e seedbed to iwee ochako ochako ti. Kosechako ti to iolo ne pi maber, to igengó ne mondo kik chieng' wangé. Aeto bangé ipuro kamoro maduong' to igoyo buche ka iweyo thuolo ma owinjore, ma ma oromore kodgi. Aeto igolo gi e seedbed to ibiro to ipidho gi. Bangé irito matin iolo, igo ne gi yath to iketo ne gi manyiwa ka iolo negi pi ndalo ma chieng' ngény. Aeto ibiro chwo ne gi yiende, mar mondo omi gi gisirre seche ma chiegni chako golo maua. Seche go igo negi fruit and flower, makelo, mamiyo gibedo kod ma maua, aeto gichako golo olemo.

Pith mar spinach, spinach en alot mamit ahinya. Kendo aneno ka opidhe karka kendo ngimane ber ahinya. Manyiso ni oketne manyiwa moromo ,kendo aneno ka itimone drip irrigation kendo oyudo pi moromo. Chieng' bende oyudo maber emomiyo ite kendo ite beyo malich kamae. En chiemo mamit ahinya kendo maber ahinya gi ngima dhano.

Ahero tijni nikech tinga en gima kapuroni, onyalo puso kuma duong' e samatin, kendo opuro maber ka oloko lowo kaka owinjore ma onge wach moro ni pod ibiro duogo nworiye. Opuro maber kendo opuro puodho maduong' e sama tin. Oloyo puro ma ipuro gi lwedo ma ipuro kuma tin kuom ndalo mang'eny. En onyalo puro puodho kata acre ariyo odiochieng' achiel.

Barruok mar mtaro. Mtaro obarore karkae kendo pi omwomore e i puodho. Mae ikelo kod mtache ma igoyo matindo kata pi mang'eny seche ma koth chwe. Ka koth chwe to pi obiro mang'eny to baro mtaro to kendo oolore e puodho ka oketho cham to omiyo cham bedo kod pi mang'eny ma okowinjore to mae nyalo kelo tho mar cham mopogore opogore.

Mae en gima iluongoni irrigation. Ngátni baro pii mondo obi e mtache matindo tindo mantiere e bathe kar kae, mar mondo omi onyal yudo kaka oolo pii ne cham mantiere e puodho ma opidhogo. To kotimo kamae, to cham yudo yudo pii mowinjore, sama oyudo, kaka pi chopone cham machiegni.

Pith mar oduma sani itimo e puothe madongo ahinya. To kendo oduma chiek kendo timo maber ahinya. Mae timore nikech oritgi maber kendo imiyogi manyiwa mangény moromo. Mae timore nikech chieng' bende giyudo moromo, kendo koth bende chwe ahinya. To oduma orit maber kendo idoye nyadiriyo. Doyo mokwongo, idoye ka pod otindo, to doyo mar ariyo, idoyo bang' ka oseketne top dressing mokwongo. Mae miyo oduma dongo ahinya kendo oduma bedo kod ngima maber, seche ma oyudo koth maber, to chieng' bende rieny ne maber.

Nene ang'era ahinya e gweng' kaka japith mar rombe maber ahinya. Nene ayudo pesa mang'eny nikech nene auso rombe e chiro to kendo romboni en lee mankod pesa mang'eny ahinya. Rombo en lee mamuol kendo maonge wach gi ng'ato to rombo nene en lee maber ma inyalo cham seche ma kech nitiere kata seche ma nyasi moro ntiere tinyalo yang' rombo moro to ringe nyalo romo ji maber, nyasi matindotindo.

Ahero CAN nikech omiyo oduma dongo mabor kendo ma oduma dongo piyo ahinya. Tok ka isedoyo, ba iketone oduma CAN, to oduma dongo ng'wech kendo oduma timo maber ahinya nikech oyudo chiemo moromo to mano kitimo kamano to oduma bedo odumbni mabeyo kendo oduma lokre marotenge e puodho manyiso ni ngimagi beyo ahinya to mano e kaka onego rit oduma.

Ng'enyne e alworawa, masinde mag sprinkle pi ne alot kamae pok ochopo, koro iketo tangi maduong' e tie puodho to iomo ji mang'eny ahinya e puodhono to jogo sombo pi gi ndope kod besende kagiolone kabich kata alot mantiere e puodhono, to mano miyo alot ma iolonegi pi go gite giyudo pi moromo kendo gidongo maber ahinya.

Adwaro masinde ma itiyogodo e loso chiemb dhoggi ma imiyo dhoggi karkae, aeto kendo adwaro masinde ma itiyogodo e nyiedho dhoggi. En masin maber ahinya kendo manyiedho dhok piyopiyo moloyo lwet dhano kaka dhano nyiedhoga. Adwaero ng'eyo kaka itiyo kod masindego moro mondo omi seche ma ayudogi to atiyo kodgi kenda maok amany kendo ng'at ma aketo. Kendo adwaro ng'eyo kaka opidh dhoggi momiyo giler kamae kendo dendgi beyo to kata kamano, dhok en gik mabeyo ahinya seche ma ng'ato opidho.

Ahero nyasini nikech seche ma jomaasai nyombo to en nyasi maduong' ahinya kendo kit chiemo mang'eny ichamo kae kumoting'o ring'o, imadho chak to imadho nyaka gigo mamit ma olos kod jomaasai gogogo, to en nyasi maber nikech okelo kanyakla family mar nyako kod familia mar wuoyi ma okwao nyakono kendo hera bet e kindgi. To gimomorago moloyo en ni dhok ikelo mar mondo mi ong'is hera ma e kind nyakono kod wuoyino magidhidak godo kanyaklano. En gimaber ahinya.

Nyithindogi somo kod laptop to mae en gimaber ahinya nikech ka ochak puonjgi tiyo kod laptop ka gitindo kamae, to gibiro ng'eyo giuk mang'eny ahinya monego ng'ato ng'e e i ngima, to mae en gimaber ahinya seche magitiyo kode kamae nikech ging'eyo gikmang'eny magikia to gitimo research e somo gikma gikia moloni gichando jopuonj, to mae en gimaber ahinya nikech en kod gimoro amora ma de gidwar yudo to ginyalo yudo e intanet ka okgichandore ahinya.

Nyithindogi somo kagitiyo kod teknoloji manyasani to mae en gimaber ahinya nikech aneno kagimor ahinya e tiyo kod laptop. Laptop en gimaber ahinya maginyalo timogodo research e wi gigo ma gikia seche ma japuonjgi odich, to mae konyo ahinya nyithindo ma nyasani seche ma gisomo.

Ahero bag ma iting'o e tok kaka mae nikech en gima yot ting'o kendo inyalo ting'e kuom thuolo mang'eny maok iol. Kata kamano, inyalo ting'e gik mang'eny ahinya e a seche matin. To bag ailani inyalo kete laptop, inyalo kete sim, inyalo kete giki duto to ng'ato oknyal chandi kode kata ng'ato oknyal yawe ka ok ing'eyo. En gima tije yot ahinya.

Ne agocho kode, ne osiepena, ne jonyuolna, kata kod jaklaswa joklaswa moko mane nikod sime ndalono. Kendo, anyalo tiyo kode e loso pesa ka agocho ne ng'ato, ka ang'ise mondo oorna pesa. Tanyalo orone go ng'ato pesa kendo ng'ato nyalo oro nago pesa bende. Kata kamano, en gima bende inyalo donjo godo e internet kendo isom godo gik mang'eny ahinya. Inyalo tiyo kode e chat kod osiepeni, e e apps kaka WhatsApp, Facebook kata TikTok kendo inyalo bedo mamor seche ma i watch videos ma opogore opogore kitiyo kod sim ong'we yamo e TikTok kata e YouTube

Ne ok ang'eyo tiyo kode maber nikech ne en ndalo na mokwongo tiyo kode. Nene achandra ahinya kendo nene athago japuonj kod penjo mang'eny. Kata kamano, nene obiro bopuonja kendo ne nag'e tiyo kode. To en gimaber ahinya ka ng'ato nigo nikech inyalo tiyo kode e donjo e internet kendo isomo gik mang'eny ma ikia. Inyalo timo kode research, kendo inyalo tugo kode games, inyalo nyaka winjo kode thum. En gimaber ahinya ka ng'ato nigo nikech en kod gik mang'eny ma ji dwaro.